Oloitoktok-rĩ, nĩ rĩtwa rĩa kĩmathai. Ũũ nĩ kuuga atĩrĩrĩ, atĩ nĩ ihiga rĩa Rongo-Rara, Rongo-Rara-rĩ, nĩ mũhĩrĩga ũmwe wa kĩmathai, ũrĩa wĩkĩrĩire mũno ũcongi wa mahiga, na nĩkĩo metagwo na kĩmathai, Oloitoktok. Ningĩ-rĩ, rĩtwa rĩrĩ, nĩ rĩhũthĩkaga mũno mabarabara-inĩ, rĩgĩkuonereria atĩ ũrĩ hakuhĩ gũkinya itũra-inĩ rĩa Rongo-Rara, kũrĩa mahiga macongagĩrwo, na gũkũ nĩ rĩrĩ, nĩ thĩinĩ wa Kajiando kaũntĩ, Kajiando South . Boarder -inĩ ya Kenya, na Tanzania. Nĩkuo taũni ĩno ĩtagwo Oloitoktok ĩkoragwo. Gũkũ-rĩ, nĩ Mathia, nĩo makoragwo aingĩ.

Star nĩ yũikaine gũkorwo na macini cia gĩkĩro kĩa igũrũ mũno. Nĩ makoragwo na ũthuthuria wa mwanya mũno wa gũthuthuria mĩrimũ kana ĩkoretwo ĩkiumana gĩ bamĩrĩ-inĩ ũndũ ũrĩa mawĩtaga Personalized Medical Care. Kana mĩrimũ nĩ ya genetic mbere ya maambĩtie kũrigita mũrwaru wao. Motungata marĩa maingĩ makoragwo namo ũmwe wao nĩ motungata ma theater. Nĩ makoragwo na maternity, theater, nĩ makoragwo na X-ray na Ultra scan. Nĩ makoragwo na motungata ma labolatory ta ma deto laboratory, nĩ marĩ na in patient na out patient. Nĩ marĩ na motungata ma audiology, nutrition, pharmacy. Oro hau no marĩ na motungata ma ambulance auricle na motungata ma mortuary. Nimohagĩrĩire mũno harĩ motungata mao ma surgery.

Bengi rĩ ndĩheanaga mũhothi, ũndũ ũrĩa ĩkaga nĩ kũrĩha ĩrĩhaga mũndũ ũrĩa ũkoretwo arĩ na rũni kuuma bengi-inĩ ĩyo, na mũndũ ũcio ndarĩ ho nĩ ahurũka. Koguo bengi ĩrĩa nĩyo ĩthiaga ĩkarĩha bill ya thibitarĩ ya mũndũ ũcio ũrakuĩte rũni kuuma kwao. ĩkamũthika na ĩkamũrĩha na ĩgakanja rũni rwa mũndũ ũrĩa. Na kũngĩkorwo ndaroĩkaine rĩ nĩ famĩlĩ atĩ nĩ akuuĩte rũni handũ rĩ, bengi nĩyo ĩmũbuatagĩrĩra. Na kũngĩkorwo famĩlĩ nĩ maroĩ na bengi ndĩmenyete, mathiaga na death certificate kũrĩ bengi ĩrĩa. Ũndũ ũyũ ũngĩ wa kũamũkĩra mũhothi kuuma thimũ rĩ, gũkoragwo arĩ mũndũ we mwene gũthiĩ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, na kũhunjia kuo kiugo kĩa Ngai andũ makamũrĩha na mũhothi.

Kĩmera kĩa mbere kĩa waru gĩtikoragwo gĩ kĩega mũno nĩ tondũ waru ĩrĩa ndĩkoragwo ĩkũrĩte na gũkinyanĩria ihinda rĩayo. Nĩ ĩkoragwo ĩna kaũndũ ka mũcamo wa gĩcukari nĩ tondũ wa gũkorwo ĩrĩ na maĩ maingĩ. Ndĩkoragwo ĩitĩte maĩ kũigana na nĩ tondũ wa ũguo rĩ nĩ gũcũngagĩrĩria andũ kũgĩa na mũrimũ wa kũharwo. Nĩ tondũ waru ĩrĩa ĩrĩo na maĩ ndĩkũrĩte ũrĩa ĩbatarĩte gũkorwo ĩgĩkũra. Koguo rĩ kĩmera kĩa mũico kĩa waru nĩkĩo gĩkoragwo kĩrĩ kĩrĩa kĩega mũno, nĩ tondũ waru ĩno nĩ ĩkoragwo ĩrĩ na ihinda rĩa gũkũra, ĩgaita kĩĩro ĩgaita maĩ na koguo ĩgakorwo ĩĩ njega mũno na afya ya mũndũ rĩrĩa aramĩrĩa. Koguo rĩ gũticũngagĩrĩria mũrimũ o wothe na ningĩ magetha makoragwo marĩ maingĩ mũgarũ na kĩmera kĩrĩa kĩa mbere. Waru cikoragwo ciĩ nyingĩ thoko, magetha makaingĩha na irio cikaingĩha thoko-inĩ.

Wa mbere biũ nĩ ũbataraga fomu ya application kũrĩ yunivasĩtĩ ĩrĩa ũrenda kwĩandĩkithia kũrĩ yo. Wa kerĩ nĩ ũbataraga gũkorwo wĩna maratathi maku ma KCSE marĩa marĩ na minimum grade ya C+ gũthiĩ naigũrũ. Wa gatatũ nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũkĩmenya nĩ kothi ĩrĩkũ ũrathiĩ kwĩandĩkithia nayo kana gũthomera. Ũndũ ũngĩ nĩ ũbatiĩ gũkorwo na application ya HELB loan arĩa maheanaga rũni kũrĩ arutwo a yunivasĩtĩ. Ũndũ ũngĩ no ũkorwo wĩna diploma ũkĩenda kuendeleza gĩthomo gĩaku. Koguo nĩ ũthiaga na marũa maku ma diploma. certificate ya diploma

Wa mbere nĩ mĩbango ya ũkũria wa kaũntĩ. Wa kerĩ nĩ kũrora ũhoro wa health facilities health services waakiinĩ wa mathibitarĩ. Wa gatatũ nĩ kũrora gĩthomo. Wa kana nĩ kũrora Agriculture. Ũndũ ũngĩ nĩ kũrora Transport waki wa mabarabara. Ũndũ ũngĩ nĩ kũrora trade facilities wakiinĩ wa mathoko. Ũndũ ũngĩ nĩ public work ũguo nĩ kũnyitanĩra na kaũntĩ harĩ ũhoria-inĩ wa mĩaki. Ũndũ ũngĩ nĩ management ya icigo citiganĩte kuumana na inegene kana kuumana na pollution. Oro hau nĩ harĩ na legislative...

Nĩ harĩ na ndũma, nĩ harĩ na mĩanga, nĩ kũrĩ na warũ cia gũkima mũkimo, nĩ kũrĩ na mbembe, mboco, nĩ kũrĩ na ũgĩmbi, mũhĩa wa kũruga ũcũrũ wa mũkio kana ũcũru wa kũgagatia. Nĩ kũrĩ na nyeni cia mũhĩrĩga wa managu, nĩkũrĩ terere, nĩkũrĩ thoroko, nĩ kũrĩ na dania, nĩ kũrĩ na thũkũma, nĩ kũrĩ na spinach, nĩ kũrĩ na mboga, nĩ kũrĩ na...

Mĩthako ĩkoragwo arĩ njĩra ĩmwe ya gũkũria kaũntĩ nĩ ũndũ wa gũcokanĩrĩria mbeũ njĩthĩ oro hamwe na mũndũ o wothe ũrĩ na taranda ya ũthaki. Ũguo nĩ gũteithagĩrĩria gũkũria taranda irĩa cireyumĩria mĩthako-inĩ ngũrani ngũrani. Oro hau rĩ no kũgiragĩrĩria mbeũ njĩthĩ gũkorwo matarĩ na ũndũ wa gwĩka ũrĩa ũcũngagĩrĩria o ene gũkorwo marĩ maũndũ-inĩ matarĩ mega ta ũici kana ũhũthĩri-inĩ wa ndawa cia kũrebia. Kwoguo mĩthako nĩ ĩkoragwo ĩkĩmacokanĩrĩria na kũmeheria idleness inĩ ĩrĩa ĩtũmaga makorwo na maũndũ mataagĩrĩire. O ho rĩ mĩthako nĩ ĩteithagĩrĩria harĩ kũnyitĩrĩra kana kũ boost health rĩrĩa andũ maracemania mĩthako-inĩ na...